Kaeki waneno ka rombe moko olornegi kumoro ma gichieme maber to gichiemo e trough ma blue kama a kama oketnegi e chiemo ma ginyalo chiemo maber. Ma a chalo dalo moro ma japur okawo rombene kendo oketo maber mondo gichiem. Ma konyo japur mondo rombe negi eki kik lal kata chiemo magichamo bedo chiemo mopuodhi maonge tuwo moro amora. Kendo rombegi eki waneno ka dendgi bende ber ahinya. Chiemo ma imiyo rombegi eki en chiemo maber mokaw togol kumoro, tong'adi kendo okelnegi. To rombegi eki chiemo magichamoni en chiemo maber ahinya e ngimagi. Ma a ber nikech kowegi mondo gidhi gikuwa kumoro, inyalo duogo, ginyalo chamo chiemo marach manyalo miyo gi tuwo, kendo ginyalo tho. Ka waneno rombe madhi abich kama a imiyogi chiemo e trough moro kendo ma wach maber ahinya.

Mae en tich mar pur, kendo japurni eki aneno kaopuro yien miluongo ni bondo. Bondo en yien ma ip thothne idhega kuonde ma koth onge mang'eny, kuonde ma chieng rienye nikech onyalo bedo kata ndalo ma koth onge bang' ndalo mang'eny ahinya kendo ok otho. Tijni eki mondo mi itim, nyaka ibed gi lony mopogore opogore, nikech kawang'iyo picha ni , waneno ka ng'ani eki, okuongo chalo ng'ama oguro slab moro mar simiti, mondo konyo bondogieki oti, ka gidongo maber kendo ka gidongo malo maber. To kendo ka gichopo malo maber kendo kagichopo malo, mondo mi itgi ogawre mang'eny, oketonegi taer moro machalo taer mar apiko. Gigetich manyaka ibed godo eeh, mondo mi itim tijni, inyalo bedo gi gik machalo kaka siruru, siruru nyaka ibedgo mondo mi okonyi ekunyo bugo samidwa guro slab ma ng'ani oguro mondo omi okony bondogi eki odong koriere malo maber. Taeregi eki be gin gik manyaka ichok achoka maber, gik machalo kaka beti nyakibed godo, rapur gini nyakibed go manyalo konyi beti nyalo konyi eh inyalo golo branches moko mokidwar sama idwa ni mondo itim tijni eki. Koro tijni nyakibed gi lony maber ahinya mondo mi, gi time be nyakikaw sa.

Kaka waneno kaa, waneno ka cham moro oket e tin moro kendo cham nieki odongo maber, ngima ne bende ber, ite ne ber. To cham nieki, waneno ka okete e tin moro ma ool e loo. To lob nieki be en loo ma rateng' maber. To lwedo moro kaa be waneno ka oting'o gimoro ma rachar. Maa en fertilizer ma kata king'iyo tin nieki oseketne cham nieki matin. Fertilizer nieki konye mondo odong maber, ngima ne obed maber ka omiye nutrients ma dwarore ma loo oknyal mie. Koro fertilizer nieki konyo plants mondo odong maber ma green kaka waneno ka dende ber nieki. Kendo kaa en waneno ka plant ni kendo dende ber ahinya. Fertilizer ni ber, kendo ka itiyo gi fertilizer to chambi nyalo dongo maber ahinya kaka waneno kaa. Kendo ka cham osebedo maduong' inyalo hero mondo igole kaa idhi ipidhe e puothi. Nikech koro onyalo pambana gi hali man oko mag chieng' gini, kendo kimiye pii, maber ahinya.

Magi eki gin niang'. Niang'ipidho epiny luowa kae kuonde mopogore opogore. Machalo kaka yo ndhiwa ipidhe niang', Ahero koni ipidhe niang'. To niang' itimo godo gik mang'eny ahinya. Niang emiyo niang' emilosogo sukari, kendo niang' iloso godo gik machalo kaka nguru, niang' no be inyalo chame sama pod owuok e puodho no. En gi sukari kendo omit ahinya. Okonyo nyithiwa mathoth e seche ma gidenyo. Koro niang' inyalo los godo sukari kendo sukari en gima ung'eyo itiyo godo kuonde mang'eny ahinya, ji ohero sukari. Niang' owinjore obedni jo pinywa omed puro niang', niang' ber ahinya, nguru miloso godo niang' konyo wa e gik mopogore. Nguru inyalo riw gi tangawizi to ng'ato tiyogo mondo okonye ethiedho tuo moro. Koro niang' ber kipidho kuonde ma koth ng'enyie ahinya mondo gichieg maber. Ma koro kata kipidhe mang'eny tinyalo kata use ne kambi mag sukari machalo kaka Ndhiwa, bas to kata mana Sony bas tiyudo pesa minyalo tiyo godo e timo tijeni. Dwachi moko mang'eny machalo kaka tero nyithindo sikul, inyalo kata nyiewo go chiemo gi lepi moko. Mano medo gero ngima jopur ma joluo wa.

Ma eki en pith mar waru. Aneno ka japur opidho wache maber kendo waru osedongo mochalo ng'ama okayogi. Warugi kwaneno kaka nopidhe, nokawo ogunia koro kata mar simiti, to okawo to oyiecho malo kucha, topidhe waru. Ok gin waru mopidh e puodho. Koro koseyiecho ogunia to opidhe waru kanyo maber, kendo waru odongo ma waru waneno ka onyuolore, kendo ma a konyo wa e golo waru ni eki mondo giwuog te nikech kane opidhe e puodho, inyalo kunyo waru to moko nyalo dong' e puodho. Koro pith ailani miwa mondo waru te ma onyuolore inyalo gol te maonge kata achiel madong'. Kendo waneno ka waru gi gin waru ma dendgi beyo ahinya. Kendo gisechiek. Waru be en chiemo maber, en chiemo mamiyowa nutrients moko e del ma ok wanyalo yudo ayudo kok wachamo waru. Kendo pith ailani ber ahinya ka jopur mekewa nyalo kope. En pith maber ahinya. Gitiyo mana gi gik manitie. Kendo wachi ibiro yudo ka giwuok te dichiel e puodho sami golo gino.

Pile pile owinjore bed ni wachamo chiemo maber, chiemo manyalo medo wa ndandhu moko e del. Ka waneno ka chiemo moko nitie ka, chiemo machalo olayo mangatni chamo to bathe kocha be waneno chupa moro mar kongo. Kongo ok ber ne ngima dhano kendo kongo nyalo ketho ngima mar dhano marach ahinya ,kongo nyalo miyo ibedo gi shida moko e dendi ,tuo moko e dendi nyalo bedo go, nyalo miyo shida gi familia mari, inyalo weyo responsibility monego bed ni itmo, in koro imer amera, kendo kongo nyalo miyowa masira maber, kimadho kongo to iriembo, mano benyalo keloni masira. Koro chiemo mowinjore bedni wachamo gin chiemo machalo kaka kata gweno, inyalo chamo gweno kochiel maber, inyalo chamo olayo, inyalo chamo sup be kochiel mamit ichamo lakini kongo joluo owinjo obed ni werego ahinya. Kongo oseketho delni mangeny ahinya. Koro mana gikma nigi nengo manyalo medowa ndhandhu moko e del ema ber ka wachamo lakini kongo ok ber ka wamulo kata matin. Kongo en gima rach ahinya kabisa, onego bedni wachamo chiemo maber, wacham rabolo, wacham olayo mochiel maber, gweno gini, gik ma wacham, wacham alode alode ber ahinya ne del, gikma kamano lakini kongo wawere godo uru jothurwa

Pith mar dhok en pith maber ahinya, sana sana dhok magolonwa chak ka. Mago dhoge gredi. En pith maber ahinya manyalo loko ngima joluo mang'eny ,nikech ma a en dhiang' manyalo miyi chak mang'eny ahinya kirite maber ,pilepile inyiedhe ndalo mosenyuol kande. Koro pile ka pile inyalo golo chak, inya yudo kata ka odiochieng' inyalo kata mana kawo litre prariyo moko, inyiedho kuom dhiang'ni. Nikech en dhiang' madwaro arita, chiemo imiye chiemo maber. Pi be imiye mang'eny. Rit be irite maber. i make sure ni ok owuoth oko oko mang'eny monyalo yudo gi onyalo chamo gik moko maricho manyalo ketho dende. Dhiang' ailani eki be dende ber kirito ahinya . Igoyo dende yath mondo ogolne okuodo. Dende bedo maler nikech okuodo kodonjo e dend dhiang' nyalo ketho dende. Nyalo ketho koro chak mogolo. Chak mogolo nyalo bedo matin kaluwore gi kaka ogolo pile. To chak ber ahinya, chak dhiang' komi chak maber, inyalo uso chak. Chak inyalo uso mitim godo gigeni maber. Inyalo puonjo godo nyithindo. Inyiew godo gigeni moko. Koro dhaing' ailani nyaka koro irite maber. Koro joluowa, anyalo konowu ni mondo utem pur mar dhok. Ber ahinya.

E ngima dhano pile ka pile ka ing'ama tiyo nyaka iol seche moko, ma igomb mondo omi iyuwe matin ,ilos dendi maber. Koro sama iyueyo, nyaka inindi maber nikech nindo, nindo en gima ber e ngima dhano. Nindo sama inindono nyalo miyo pachi dongore maber. Koro kinindo dendi yweyo maber kamano, kise ya tich iol, ber kiyweyo matin. To inyalo yweyo through nindo. Kendo inindo maber bang' seche moko, kidwogo ichiew tidhi mana mbele gi tijeni mapile kapile. Koro nindo ,nindo en gima ber e ngima dhano. Kendo dhano mora mora owinjore be ni nindo mondo omi dende oti maber ahinya.

Tich moramora kaka ung'eyo nyaka bed gi berne kata ibed mana ng'ama dhi nam. Nyaka bed ni nitie ber moro miyudo e nam. Nam nyalo mi rech tiuso. Koro tich ailani eki, ma tich mar pidho dhok. Pidho dhok ma breeds mopogore opogore maber ahinya. Ma tich ma kitimo maber to nyalo miyi pesa nikech sama dhiang' onyuol to nyathineno nyalo ,nyathino ipidho to dongo to nyathine kosedongo tinyalo uso, nyalo miyi pesa. Seche goo go inyalo nyiedho chak kuom dheni. Kendo chak kinyiedho pilepile nyalo konyi. Inyalo loso godo alodi moro maber mabed mamit. Chak inyalo chwako godo chaye. Seche go be dhiang' bende in godo. Koro en mana ngima maber ahinya ka wan gi dhok to warito dhogewa maber. Dhogewa, mago mana pesa maginyalo nyoulorenwa, to gimedowa dongruok marwa ma pile kapile.

Chon kane watindo e ndalo achon, wuonwa nohero miyowa thok ne en ga gi thok mange'ny, nohero miyowa thok mondo omi wakwa thok ndalo mane sikul ne olor, ne wakuayoga thok ahinga ma seche moko ma ka wathi kwayo thok watugo lakini thok be newakwayo thok maber ahinya ma thok okthie puotho, thok ne thi manyuol koro thiang' kane osenyul koro wuonwa ne nyalo koni nango', nyathi thiang' matis monyuolno mano mari, mano ne jiwowa mondo pilepile ka wathi kwayo to wakuayo maber moa thiang' onge' ma lal kata achiel dhok duogo te dala maber, koro ne jiwowa kose ko no nyathi thiang' monyuolno mari ikwayo kendo thok nyuolore mange'ny ahinya, to thiang' konyuol mano maendeleo ne familia te kendo thiang' konyual koka waneno kaka miyi chak mange'ny ahinya, iyudo nyathi kendo chak be iyudo ma pile ka pile minyalo timogodo tich, chak ber ahinya, chak nigi nengo' e ngi'ma mar thano, chak inyalo chuako godo alodi moro mamit, chak itedo godo gik mange'ny, itedogodo gik machalo kika cake inyalo tednigodo chak, nyathi inyalo chwakne chak matho, koro ema omiyo ahero pichani kamae ahinya nikech thiang' konyuolo omedowa maendeleo mangeny' okelonwa moro ma.

Otende nitiere mang'eny e alworawa ma ji nyalo chieme sama iwinjo ka idenyo to nidhi tich to in gi nya pesani moro matin. Inyalo wuok tidhi e otel tichiemo. Otende gi ilose chiemo mait, chiemo maber ahinya kendo ka gi kawo ji sama ibiro kanyo, giwuoyo kodi maber. Kendo chiemo magitedo kanyo be en chiemo maler mamit manigi hygene mamalo ahinya. Koro otendego be konyo jogo mang'eny ,sami dhi tich ,itiyo to kitiyo, ng'ama tiyo nyaka ideny. Koro samidenyo no, inyalo wuok idhi e otel tichiemo matin, jogo riti maber. Gimiyi chiemo maber ma gichwe gimiyi nyaka pi modhe. Kisechiemo. Mano rito ngimawa nikech ok inyal tiyo gi midenyo. Koro sama ikawo familia ni moro, be seche moko ikawo idhi go e otelno, uchiemo maber. IUmedo bero ngima jok matiyo e otelno, nikech pesau go ema gin be gitiyogo mondo gitim godo dwachgi mapile ka pile. Koro tij otel en tich maber ahinya kendo jok matiyo e otel, gimanyalo konowu ni mondo urit mana hygene mamalo. u make sure ni chiemo mutedo ne ji gin chiemo maler ma okinyal miyo gi shida bang' ka gisechamo. Kendo mano nyalo miyo u bedo gi winjruok maber e kindu gi jok ma utiyo negi.

Tijni eki en tich marach ahinya lakini ji ohere, anyaloparo kinde moko machon kanatimo tijni eki, gimane otimorena ne en gimarach ahinya, ne en ga liel moro koro kane ji osechiemo ma osehiki maber ma ji osehayo othi itegi koro sa chiemo na thi to wachamo ringo mane odong' e sufuria bang ka osetedne welo, ringo'no ne oduogo muoro hiwa marach momiyowa tuo mar kahera ma nwadiewore marach mane ok ber ahinya, timni eki en ti marach ahinya nikech inge'ni sama ji chiemo kamaha lwetu nokulogo tuchame e sufuria achiel to ok en gima ber sana ne ngi'ma thano, gino ne ohinya sana ma nawacho ni okachak acham chiemo machalo kama e liel chiemo ma okenge ma otede ikia kendo chiemono be ikia kumano yange' chwak bende seche moko be ne okochwake be maber, nomiyowa complications mag ich, iyanomwora, wiyagini ne obara nomiya twoche mangeny manyaka sani timbe ailagi eki en tim marach ahinya manyalo konoji en ni tim ahilani ni kik inwang'ri kitimo timni, nyalo miyi iyudri kama rach ahinya

Kaka wanene oduma bulore ka ma piny lich. Kendo rowere moko muodo mosechiek. Moro be osemuodo ma yie okuot ahinya kabisa. Ma a tim ma itime gueng' kocha cha ndalo moduma ochiek. Iyudo ka nyithindo chokore gikawo kibrit to gidhi gipondo e puoth ng'ato. Inyalo yudo kata ka mano puothgi kata ka mano puoth ng'ato. To gikawo oduma ma koro ing'e ni gikaw ma kok gikwayo wuon puodho. Koro mano wawacho ni gikwalo. Gikawo oduma kendo giloso kendo. To gibulo oduma mang'eny. Mamoko gichwe gichamo. Moko be gichamo to ok gitieki. Ma a koro ing'e en tim marach nikech nyithindo puonjore kuo matindo gikawo nyaka nyithindo matindo. Ji dhi kawalo odumb ng'ato e puodho to bulo. Lakini ok en tim maber ahinya. Ma nyithindwa owinjore onego bed ni wapuonjogi nang'o? Ni kwalo odumb ng'ato to ibulo e puodho ok en tim maber ma koyudi inyalo ochwadi mondo mi irie yo maber. To tim ni e be nyalo miyo i shida moko midekre moko mang'eny ahinya. Inyalo mwodo oduma mang'eny ma miyi shida moko mag ich. iyi nyalo kuot, wiyi gini nyalo bari ko opo ni imuodo oduma mane obul to ok obul maber, wiyi gini nyalo baro. To inyalo bedo matuo. Inyalo yudo kata mana malaria moro matin. To seche go ogo to wuon puodho be nyalo dhi asara. To koyudi inyalo mak ni bura kendo inyalo hinyori ahinya. Koro tim mar bulo oduma e puoth ng'ato ka ok ikwayo ng'ato en tim marach ahinya ma nyithindwa owinjore wakwer gi mondo gi we.

Dhano mor malich matamre gi nono, kaka wanene ka a. Kaa waneno dhano moko madhi aboro kama a. Kendo gin chwo koda mine. JIi mor malich gin gi chwo auchiel gi mine ario. Gimor gichalo jokmoko moketnegi thumgi moro mamit, kendo giwinjo thum, kendo ngolo donjo kwomgi maber, mamiogi raha, kendo gimiel malich ainya. Dhano mor ka malich, magi kendo mana joma dongo, gichalo jokma tio, ma koro oseya tich, tich oh tich otio tio tio juma tee, koro gibiro gimanyo magawa moro ka a, mondo giywee matin, kagik kagikalo godo gikadho godo seche. Kendo aneno mana ka e bedegi giting'o mana otese moko ka maber, be gichalo mana jokmoko manodhi puonjore kumoro, koro otesegi eki bang' ka gisesomo omiogi mor malich, koro gin mana jokmoko ma gimor yani gimoramora. Koro mor to ema ber ndalo duto, mor gi kwe kende. Jii nyaka mor, kimor to seche mimor ngimani medore e piny. Koro mana kamano kamano nkech jogieki, gin mana jok madongo, wuonewagini, minewa, kendo mor malich kama ema dwarore e seche ma pod wadak e piny kae.

Maeki iluongo ni tich mar gym. Gym en tich makonyo jii mondo dendi obed mongirore maber, dendi obed ma physically fit maber ma twoche moko mathoo mako jii aoaye gieki, in koro okginyal maki koponi timo tijni eki. Tich mar gym kidwani mondi puonj ng'ato, nyaki bed gi ng'eyo mathoth. Kwanza ng'a mipuonjoni nyaka bed ni en ng'at moro machiemo maber machamo chiemo maber mowinjre gi del, kendo sami puonje nyakobed ni en very focused e klas, kendo kikone notim kama totimo kama to gige puonjrwuok be nyaka ibedgo mondo mii ipuonj ng'ato ailani eki mondo mii dende obed maber kake dwarore. Dend dhano en dend mowinjore bed ni itimone excercise seche moko, koro exercise no ema kidatimo tinyalo dhi kar gym tiyudo japuonj gym manyalo puonji maber. Koro puonjni eki nyaki puonj apuonja ng'ato maber. Ibedo gi ng'eyo mana mowinjore gi gi gige tich be inyalo kaogodo gige tich ibedo godo mowinjore mondo mii ipuonja puonja japuonjreni ma obed ng'ama ong'eyo gige gym maber.